Gini aneno kondikni no cash, no problem. Mano tiende ni ionge gi pesa e lweti, onge chandruok moramora. En mar Kenya Wildlife Service kata kambi ma ochung' ne le. Koro samoro nidwadhi neno le tionge gi pesa e lweti. Ma nyiso ni giyie chudo through M-pesa, VISA, Mastercard, KCB, Absa, Standard Chartered. Absa gi Standard Chartered gi KCB to gin bank, korinyalo chudo gi M-pesa mondo mi ikal idhi ine le gi.

Tuke ma jii ohero e aluora ma aaye en ngwech kod adhula, sana sana adhula vijende matindo tindo ema ohere, inya yudo ni godhiambo ka godhiambo ka nyithindo ose ya skul to gigudore e pap to gitugo adhula. Sani ma jii oloro ni nythndo ni dala koro inya yudo ni saa aboro, jo yudhe gi sana sana gin joma chuo gidhie practice mar adhula. Gitugo kata bang seche ariyo. Tukegi konyo jopiny kata vijende gi e yor ngima kata bedo motegno e del koro inya yudo ni tije kaka mag puodho gi ok nyal tamogi nikech dendgi otegno ginyalo timo tich moro amora madwa ngufu

An ka anya lero gima dhi mbele kae, aneno ka dhano ogudore to aneno iro ma mano nyiso ni omok mach kanyo . Aneno banner moro kata ndiko mondik ni Azimio La Umoja. Chal ni kampen moro nitie madhi mbele ka, ja siasa moro obiro uso sera, obiro wacho kaka obiro tiyo ne jii maber mondo mi jii oyiere, ka jii oyiere to obiro timone jii gini, gi gini gi gicha. Chalni ja siasa no pok ochopo to jii rite gi liyo

An kaka an gisani to ok ati giyedhe nyaluo. Nikech adak e boma to yedhe nyaluo mondo mi ayudi tek. Kasto tinde piny masani be piny ose idho. Yedhe nitiere e osiptal. Inyalo tiyo gi yadh nyaluo moro to dhi ketho dendi. Koro an samoro amora matuo to adhi osiptal, tipima tiyudo ni an gi tuo mane, timiya yath tamuonyo kata ka en sindan tichuoya. Kamano e kaka omiyo ok ati giyedhe nyaluo.

Aneno gik moko adek man gi nengo e pichani endi. Mokuongo en choo, ot maneno kaeni en choo. Ka in gi dich moro, tinyalo dhi ikonyri e choo. Onyalo bedo haja maduong' kata haja matin. Mar ariyo, aneno ndiko moko kondik ekor choo kanyo. Ma aneno ka ng'ato logo pi moa e tap. Ma nyalo puonjowa kaka ilogo lwedo kata opuonjo ji ni kia e cho to nyaka ilog lweti. Gi mar adek man gi nengo e picha kae, en yien , yien ni ochalo ni en yien mar yath. Onyalo bedo ni en Mwarubaine to kaka wang'eyo, Mwarubaine chiedho tuoche piero ang'wen e piny kae.

E kaonti maaye, Huduma Centre oyaw mar tich ni jopiny kochakore seche mag saa ariyo okinyi nyaka saa apar gachiel odhiambo. To seche gi, girite maber. Higa mokalo nadhi Huduma Centre, namondo kanyo saa ariyo okinyi kadwaro kony. To nayudo ka Huduma Centre oseyaw kendo tich ose chakore. Kasto pile pile be kakalo kanyo kaya tich godhiambo kata kaa e klas saa apar gachiel odhiambo, to mago e seche ma gilorega. Koro anyalo wacho ni jok matiyo e Huduma Centre gi, girito sechegi mag tich, kuma gitiye kanyo.